Agere lale asista kabisa eng imbarsnoton akagere boyotab netonone eng imbar, ako kanamany wayat, agere koraa kit nekakilda kole uan solait, agere bandek kabisa chekoresyo mache kibis ak bek, agere koraa marakwek, agere koraa ketik chemi